Elen kit neobwotee indoger boisionni obwotee olee inoni ko sipitali nekinyoen bik chemokoron metoek cheu kipionik kinyoe chito nekibiwet ne iyumotee suratik alan nengolonchinotee koiwek alan nan imorotee kee ak ngatatek alan ko oil en oret en sipitalini asikochobok chutet tugul alan koyak koyuche kinet chito ole kinyoitoi chito ak ne kibiiwetvkota kowek metiny kou elekiu en netaji.